Kae jii nie nyasi moro mar miel, kaka wanyalo dende miel manyachon. Waneno kit rwakruok ma nyachon ma imiyo jii go ranyisi kaka chon jii ne miel kendo giwer negi ka jii mor kagineno gik ma dhi mbele ka giparo gik mane timre nene, kagiparo kaka jii ne romo kamoro achiel to riwre e miende machon makelo rapar mangeny e gik mane timre manene. Waneno ka nitie dichuo achiel kod dhako achiel ma miel kaka jomachon ne miel